Na ũndũ wa kũhũthĩra ikerenge. Ikerenge iria ihũthagĩrũo, nigetha, ciũnganie matumbĩ, kana na ũndũ wa kũhũthĩra, itara, iria ihũthagĩrũo nĩgũo kũngania matumbĩ. Na no kũrĩ mĩharatĩ, ĩhũthagĩrũo nĩgetha yũnganie matumbi marĩa mothe ngũkũ ĩngĩrekeria na kũu nja.

Nĩndoraga thoko ĩrĩa, ndĩnayo, tondũ nĩ kũrĩ thoko ĩbataraga ngũkũ, iria cia nyama, nĩ kũrĩ thoko ĩbataraga ngũkũ cia kienyenji, nĩ kũrĩ thoko ĩbataraga ngũkũ cia mĩera, nĩ kũrĩ thoko ĩbataraga ngũkũ ona cia njamba. Rĩu ningĩ nĩndoraga, irio iria ndĩnacio, tondũ no wĩkore thĩiniĩ wa thitoo nĩ kũrĩ na irio ikuo, na irio icio no irerire ngũkũ cia matumbĩ, kana irio ico no irerire ngũkũ cia nyama, kuoguo nĩũkũrora nĩ irio irĩkũ wĩnacio, thĩiniĩ wa thitoo yaku. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ mũndũ aroraga na ũrĩa niĩ ndoraga, nĩnjikaraga thĩ ngarora na ngona rĩera ũrĩa rĩhana, na kuoguo ngamenya, nĩgetha hote kũrĩithia ngũkũ mũthemba ũyũ, nĩ rĩera rĩrĩ rĩkuo, hĩndĩ ya heho nĩ kũrĩ ngũkũ iria itoragio nĩ heho, hĩndĩ ya riũa nĩ kũrĩ ngũkũ iria itoragio nĩ riũa, na kuoguo nĩndoraga maũndũ mau marĩ mothe. Rĩu ningĩ nĩndoraga ciaga ciakwa ũrĩa ihana, tondũ nĩndĩ ciaga mĩthemba mĩingĩ, nĩ kũrĩ ciaga cia nyũmba, na nĩ kũrĩ ciaga iria ciĩ ciĩ nja, cia rĩera rĩingĩ na kuoguo nĩndoraga ũgũo, nĩgetha hote kũmenya nĩ ngũkũ ĩrĩkũ ngũrĩithia.

Mateithagĩrĩria kiaga gĩtikae kũheha, hĩndĩ-ĩrĩa ngũkũ ingĩita maĩ. Ningĩ nĩmateithagĩrĩria nĩgetha kiaga gĩkorũo, kĩ kĩhũthũ gĩa gũkinyũo nĩ ngũkũ, nĩgetha ngũkũ ndĩkae kũrũara na gũkũ makinya thĩ, na ndĩkae ona kũnyitũo nĩ ndutu, na gũkũ thĩ wa makinya mayo.

Njigaga kĩaga gĩtarĩ na ũhehu na ũndũ wa gũita muura kana gũita mahuti momũ, nĩgetha ũhehu wothe ũkanyuwo nĩ muura ũcio kana mahuti marĩa momũ. Rĩu ningĩ nĩndigagĩrĩra atĩ o thutha wa thikũ igĩrĩ nĩ ndaruta muura ũcio na mahuti ma u momũ, nĩndameheria nĩgetha gĩko kĩehere. O ro ũguo nĩnjokaga o ho ngahũra ndawa kiaga gĩakwa nĩgetha ndigĩrĩre atĩ kĩna ũtheru, ndawa irĩa ciũragaga bacteria na germs irĩa ciothe cingĩoka thĩiniĩ wa kĩaga kĩu gĩakwa. Ningĩ hĩndĩ o yothe hangĩgĩa na mũrimũ kana ngũkũ ĩ na mũrimũ thĩiniĩ wa kĩaga, nĩ njehagĩria ngũkũ ĩ yo nĩgetha ndĩkae gũita gĩko kĩu kĩayo kana mũrimũ ũcio thĩiniĩ wa kĩaga kĩu.

Wambere no mũhaka, kambuni ikorũo ĩyandĩkithĩtie thĩiniĩ wa, mĩtaratara ĩrĩa ya kwĩyandĩkithia kwa makambuni, nĩgetha gũkamenyeka ene kambũni ĩyo, na o mũndũ o mũndũ arũgamirĩire kambuni ĩyo na kĩwango kĩigana atĩa, gĩa shares, ningĩ kuma hau, no mũhaka kambũni ĩyo ĩkorũo ĩna obici, obici ironeka, nĩiramenyeka ciĩha. Ningĩ, kuma hau, no mũhaka kambuni ĩyo, ĩkorũo ĩna mbeca cia kũambĩrĩria wĩra, nĩgetha ĩhote gũkombithania mbeca kana kũneanaga mbeca, na ĩgakorũo ona ĩgĩtĩkĩrio kwamũkĩra mbeca.

Ĩĩ nĩhũthagĩra njĩra ici cia kũheana mbeca, naa nĩitũmĩte ũhoro wa gũcenjania mbeca gũkorũo kũrĩ kũhũthũ mũno, especially makĩrĩa ũhoro-inĩ wa, kũrĩha na kũamũkĩra mbeca, ũndũ ucio nĩũrakorũo wĩ mũhũthũ mũno. Ningĩ ũndũ ũcio nĩũtũmĩte ona, andũ mahote gũkorũo makĩamũkĩra mbeca kuma nja wa bũrũri, na ũndũ ũcio ũgatũma ũtonga wa bũrũri ũkorũo ũgĩkũra naihenya mũno, na ũkĩongerereka na njĩra nene.

Ũndũ ũyũ nĩũhũthĩtie mũno, ũrĩa ngombo cironeka, tondũ mũndũ nĩahotaga kũamũkĩra mbeca narua mũno, ona hatarĩ na mĩtaratara mĩiingĩ arahũthĩra. Ningĩ ũgakora atĩ nĩarahota ona to gũciamũkĩra, ona ningĩ gũcihũthĩra, kũrĩa ekwenda gũcihũthĩra kana gũcitũma na njĩra ya raithi mũno, kana njĩra ĩtarĩ na moritũ maingĩ, na ũndũ ũcio nĩũtũmaga ona mũndũ ahote gũĩkũria narua, onakorũo wĩ handũ ũrenda kũhũthĩra mbeca, nĩũkũhota gũkomba, naũhote gũcoka gũcicokia, hatarĩ mĩtaratara mĩingĩ na ũtegũte mahinda, na njĩra hũthũ mũno.

Na ũndũ wa kũreka marĩhi mao, ma magetha mao mĩgũnda-inĩ, makorũo makĩrĩhũo kũhĩtũkĩra thimu-inĩ, nĩgetha thimũ ikarenga ngombo icio, hatarĩ gũkomba ingĩ. Ningĩ andũ nomaratigĩrĩra atĩ, marĩhi marĩa mangĩ mothe mangĩkorũo menamo, ta mĩcara yao, nĩyagerera thĩiniĩ wa thimũ ciao, na nĩgetha magakorũo makĩrĩha ngombo icio, kana ona thĩiniĩ wa akaunti ciao cia bengi, magakorũo nĩmarĩha ngombo icio, hatarĩ gũkomba mbeca ingĩ. Na kuoguo, ĩyo nĩ njĩra hũthũ mũno, ya gũtigĩrĩra atĩ hatirĩ rũgano rwa kuoya ngombo ĩngĩ.

Nĩmaratigĩrĩra atĩ nĩmekĩra wĩiguano, wa atĩ maũndũ ma andũ kĩũmbe, matigatambio kuma kũrĩ mũndũ ũmwe kinya mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ningĩ nĩmaratigĩrĩra atĩ me ta kambũni nĩmeyandĩkithĩtie, thĩiniĩ wa commission ĩrĩa ĩgitagĩra, maũndũ ma andũ, kũhĩtũkĩra kũrĩ data commisioner, nĩgetha atĩ mangĩhĩtia ndeto icio ciume nja kana ũhoro ũcio ũkinyĩre mũndũ ũngĩ, nĩmekũkinyũkĩrio ikinya rĩa watho, ningĩ to oroũguo, nĩmaragirĩtio gũkorũo makĩhũrĩra thimũ mũndũ makĩria ma ũrĩa ũkombete ngombo icio.

Wambere nĩ na ũndũ wa kũrehe mĩako ĩyo, ya gĩ teknolojia thĩiniĩ wa matũra macio matathiĩte na mbere mũno, macoke mabundithie aikari a matũra mau ũhoro wa gũtũmĩra mĩtambo, na makĩria kũhũthĩra njĩra ĩrĩa ĩtarĩ ya kũhũthĩra intaneti mũno, no nĩ njĩra ya kũhũthĩra namba iria cia kũhihinya, nĩgetha atĩ nomakorũo makĩhũthĩra onakorũo mĩtambo ya gĩ-gĩ teknolojia ndĩkinyĩte wega thĩiniĩ wa matũra mao, kũhĩtũkĩra kũrĩ namba icio cia kũhihinya, iria ciĩtagũo USSD.

Nĩ tondũ wa gũkorwo cirĩ na ũnyinyi wa calcium thĩiniĩ wa mahĩndĩ macio na igakorwo rĩu nĩ irĩ na nyota wa calcium na koguo tondũ nĩ ciagĩte tũmahuti kana tũhiga tũu tũrĩa tukoragwo na calcium thĩiniĩ wa tuo. Ningĩ ingĩkorwo na mĩkanye mĩnene nĩikoragwo na mũtugo wa gũthiĩ igĩthecaga igatheca akorwo nĩ matumbĩ ma u, na koguo itumbĩ rĩu rĩakua ikarĩuraga nĩgetha irĩe.

Gũthogũo kwa motungata mau nĩkuo kũingĩhĩte mũno, tondũ nĩ kũrĩ andũ marahota gũthoga mĩtambo ĩyo, kũhĩtũkĩra thĩiniĩ wa intaneti, magatigĩrĩra nĩmathogothania maũndũ marĩa thirikari ĩreka. Ningĩ nĩgũkoretũo kwĩna wĩici mũingĩ mũno thĩiniĩ wa mĩtambo ĩyo, na maũndũ marĩa thirikari ĩreka na motungata marĩa ĩraheana, kũhĩtũkĩra kũrĩ intaneti, magakorũo nĩmathogetũo na njira nene mũno. Rĩu thirikari nĩrabatara kũhũthĩra indo ciayo na kũhũthĩra kũigithia, thĩiniĩ wa gũĩkĩra mĩtaratara ya kũgitĩra mĩtambo ĩno ya internet nĩgetha ndĩkae gũthogwo nĩ andũ arĩa mamĩthogaga.

Nĩũcenjetie mũno nĩũndũ wa gũkorũo kũrĩ na mĩtambo ya kĩrathi kĩa igũrũ, ĩkĩrũkĩte ĩrĩa yarĩ ho kau kabere, nĩtondũ rĩu nĩ kũrĩ na, laptop u, nĩ kũrĩ na thimũ, irahota kũruta wĩra ũrĩa wothe ũrarutagwo hau kabere nĩ kombiuta ici nene cia metha-inĩ, na kuoguo ũndũ ũcio nĩũtũmĩte gũkorũo kwĩna gũcenjia kũnene mũno, atĩ rĩu to mũhaka ũthiĩ obici nĩgetha ũkarũte wĩra, nĩũkũũrutĩra mũciĩ-inĩ, nĩũkũũruta ũgĩthiĩ na njĩra, nĩtondũ nĩ kũrĩ na indo rĩu irahota kũruta wĩra ũcio, ona to mũhaka cikorwo cigĩtũo handũ, no ũhote gũthiĩ ũcikuĩte na moko maku.

Ũyũ nĩ mũndũ ũracekerũo, kana license yake nĩkinyĩtĩe ikĩro, cia gũkorũo agĩtwarithia ngari barabara-inĩ, kana hihi nĩ kũrĩha arenda kũrĩha, nĩgetha ahote gũkinyĩria gĩkĩro kĩa atĩ no atwarithie ngari barabara-inĩ, atekũnyitũo nĩ borothi, kana ningĩ nĩ kũrora ararora kana, ihinda rĩake rĩa gũtwarithia ngari barabara-inĩ nĩrĩthirĩte, nĩgetha ahote kũrĩha rĩngĩ, na ahote kũerũhia marũa make ma gũtũarithia ngari.

Mundũ akoragwo agĩbatara gĩbandĩ gĩake, na agabatara namba yake ya thimũ, na agabatara mbica yake we mwenyewe, tondũ nĩhakinyaga handũ agetio gĩbandĩ kĩu gĩake namba yakĩo, nĩgetha agekĩra harĩa gĩkamuonania atĩ we nĩwe ũrenda kwĩyandĩkithia thĩiniĩ wa eCitizen, agacoka oho akorio namba yake ya thimũ, nĩgetha ĩmũteithĩrĩrie ũhoro wa kũaranĩria nake, angĩkorwo atarĩ na namba ya thimũ, nĩabataraga imĩrũ yake, nĩgetha ahote kũhingũra. Kuma hau, nĩabataranagia gũkorwo ena mbica yake, nĩgetha mbica ĩyo hĩndĩ ĩrĩa ahingũra rũrenda rũu rwa eCitizen nĩrĩonekaga harĩa na akamenyeka atĩ we nĩwe.

Ndĩreciria ũhoro wa mũtungata marĩa maheanagĩrwo nenda-inĩ citu, makĩria thĩinie wa rũrenda rwa E-citizen, marĩa makoragwo matiganĩte thĩinie wa mũtungata matiganĩte ma gĩthirikari, ta ũhoro wa kũoya license, ta ũhoro wa kũoya certificate ya good conduct, ta ũhoro wa kwerũhia passport, maũndũ mau mothe nĩmo makoragwo makĩoneka na mangĩ maingĩ thĩinie wa rũrenda rũrũ rwa E-citizen, na nĩgwo andũ marathiĩ magĩbundithagio ũrĩa mangĩhũthĩra rũrenda rũu.

Nĩndĩkorĩte na ihinda iritũ mũno, ngĩhũthĩra rũrenda rũrũ, nĩtondũ wa gũkorwo nĩrũrathiĩ kahora mũno, kana nĩrũthiaga kahora mũno, ũngĩgakinyĩrĩra kĩndũ kĩrĩa ũrenda kuona, na ũgakorwo atĩ nĩũhũthĩrĩte mbeca nyingĩ mũno, ũngĩgatigĩrĩra ũngĩgakinyĩrĩra nĩ wona kĩrĩa ũrenda kuona. Ningĩ nĩũkoragĩrĩra atĩ kĩrĩa ũrenda kuona gĩtirĩ ho, na hĩndĩ ĩyo nĩũhũthĩrire mbeca ciaku na mahinda maku nĩgetha ũhingũre thĩiniĩ wa rũrenda rũrũ, rwa kũrora maumĩrĩra kana kũrora maumĩrĩra ma KCPE kana KCSE.

Ndĩreciria ũhoro wa, ũrĩmi ũrĩa wa kĩmerera, ũrĩa ũhũthagira ndawa iria itarĩ cia, gĩthũngũ, no nĩ cia kĩmerera. Na ngacoka ngeciria ũhoro wa, mũciarithanĩrie wa indo na mĩtĩ ĩrĩa ya mũhĩrĩga ũmwe.